Ni ko kiboitiotap Jehova ne ikonori eut ak kosochin lagook che mengech. Boisionitok kobo komonut eng kapchii amu ikochin lagook konai ng'oliotap Jehova, ak ye testai koeegitu komuch korib ng'olyondonotok asikoneet lagookwa atepto ne kararan ak konyolunot. Toreti kora boisioni lagok asikocham kopa kotap kamuktaindet ole nyorune berurto. Toreti lagok kora kotiegei sautik atkan tugul asikoistoegei boisionik che yaach che imuch kobeet icheget.

Pichaini koboru kipsomaninik che nyoru kanetisiet eng sukul, sukulishek alak tugul kotinye kosisiek che terter kou nebo mungaret ii, kanetisiet ii, tekset ii anan ko nebo kanyoiset. Sukulisiechu kotoreti kipsomaninik konyor ngomnotet asi komuch koyochigei boisionik ak konyor melekto asi kotoret eng sobenwa, mie kosup kiit nenyolu koyai kipsomaninik age tugul ii, asikobit kotar kosit ak konyor naet ne kimokchin inendet, nitok kokochin sigindet kobaibait ak kokaskei asi maek asenet rabiishek che kikilipan.

Achamei arutochini Nairobi national park amuu tareto ager tiong'ik cheterter. Tiondo agetugul kotinye atebto nyi neiboiboiti bich. Mitei tiong'gik kora chetinyei lelesta nebo kwangut. Nito kokono abaibaji boishetab kamuktaindet nekiyaai tiong'ikchoto. Yuto kora kenyoru biik chebunu emotinwek cheterter nito kotareti kogimit choruandit nekitinyegei ak bichoto. Ya kagimut lagook yutok konyoru kanetishet ne toreti icheket eng sukul. Mitei olitok amitwokik cheterter che anyinyen che makonyoru eng kaa.

Kerigistangei eng national health insuarance kobo kamanut amu toreti biik yekabiit nyasutiet anan ko makatin roninik chekinyaisen eng'chokjinet. Toreti amuu imuji inyoruu kanyaiset eng' chakjinet akimuch isaru sobeet nekatakibeti. Nitook amunee sikomakat koregistan chitugul akolipan eng' arawet agetugul. toreti kochuchuj robinik che kiboishen eng' kanyaiset amuu lipani serekalit robishek alak. Ichuchuji kabwatutik chebwanei yakamnyan chito amatinyei robishek cheinyoegei. Nito kotareti chito kosab eng' chokjinet.

Koimitiet netaai nitinyei biik che konore robinik simooit ko imuchi koutye nambarit nyo nebo pin neboishe koyaat legut noto mitei robishek. Ngoyaak kounoto koibei kasarta negooi asikomuch konyor nambarit age. Kora komuchi konai chito age nambarit noto bo pin akoboishe kochor robishe tugul chemitei eng simooit. Eng saaishek alak komuchi kochilil nambarishek chebo simootab chito neiyokyin robishek ak kobeet robishek choto. Yamitei robishek simooit konyunyum kinemu kokachin chito katar rabishek chik eng kasarta nenwach.

Chu ko sodekab Coca-Cola, sodechu kotise melelda ak kotesei kimnotet eng borta mising ko yo kaiwe banda ne loo. Sodechu kotinye sukaruk che tese kimnotet ak anyinyindo, notok amune sikochome mising lagok, nganda unotok kotinye yaityenyi sodechu amu konu mionwogik kou ulcers anan ko moet eng moet, nitok komukokse amu tinye acids chebelei moet ak kokochi kosich moet. Kora ko mokororon ngoboisie piik che tinyei mionwogikab kasari kou chebo sukaruk amu tesei sukaruk koba barak kosir, nitok amune asi konyolu kichuchuch eisetab sodechuto.

Anachei aal simooit nebo kasari nebo Tecno. Tos otinye simooshek ngorcho chebo Tecno? Tos tinye baraindo netiaa eng orit? Tos imuchi komang' pichaishet komiee? Tos tinyei betiriot nekararan ako konori maat eng saaishek ata yekakichachan konyi maat? Tos tinyei chachait nyi ak tuguk chekikastae chebo itiik? Oaldae siling ata, ako tos tinyei warrant nebo arawek ata? Tos otinye simoshek chebo kampunishek alak kopate tecno? Tos alibandeiano ako tos osirwa receipt?

Amuchi anyor kanyoiset eng sipitalit nemi kokwenyo, sipitali noto kotinye kanyaik che somaniotin ak kochome boisienwa, asinyoru kanyaiset ii, komoche kenai kainengung ii, kenyisiekuk ii, oleibunu ak gender nengung. Yeityo keyokten inyoru kanyaindet ne iborchini ole ikostoi borta, kosir ak kopiman korotik asi konai kiit ne konu kaimutiet eng borta, ye kakobit walutikab pimonisiet ii, koyokten inyoru konyoindet ne konin kerichek che inyoi miondo ne itinye.

Netai konyolu komwochi boiyotab kook kirwokindet nebo kokwonotok akobo boisionotok, yaityo konget kirwokindet koborchi kandoik alak akobo boisionotok, nerube konyolu kekur piikab kokwonotok ii kobwa baraset asi keborchi akobo kelchinet nenyoru icheket ye kitoretkei ketilil ainet, eng yotok ii kotoretikei kandoik kongat piik ak koborchi chitugul boisienyi nenyolu koyai eng betunoto, ye ka kengat betut ii, kemwochi chi tugul koib tuguk che kiboisie kou pangok ii, makomboik ii, slashaisiek ii, rekishek ii ak tuguk alak, ye kakeai tililindo konyolu kengot ainonotok komie asi mewek tiongik ako ngem beek.

Yu ko sipitalit nekinyoe lagok. Yeimut lakwet kwo sipitali kiyoktoin inyoru kanyaindet neiororchin lakwet olekostoi borto. Imuchi itoret imwochi kanyaindet kit neikere komami komie eng' lakweng'ung yeityo kerut kanyaindet siyetab lakwet asikobit kocher korotik. Nerubei, kinde korotichoto mashinit neimuchi kobor kutik cheimuchi komi eng borto. Yekakobit wolutik chebo pimanet, komuch kokon kanyaindet kerichek chebaishe lakwet asikosop eng' miendo netinye.